koreee naas iltunganak loataa ilchambai kutitik te nkop naaji Garissa. naaa pewwuun idaiki naabulu tinakop atiu enaa daa naduo naidim naabulu tee nkop nairowua ake aas oldam neitoki sii duake aas irrigation koree irrigation naa empikata enkaree edaaa olchambai netum enkaree tee siruaa nataana naa sii eturu enkare tenkop.

Kesidai pekimboyo emoyian ekorona aa ore korona na kitarasuni tonkoitoi napashipaasha naabkerasaa asioki toltunganak na kishaakino pekimbooyo korona amu ore ebau korona na keiko ltunganak metaa mepuo irkasin nemetumo ltunganak tenkumoi amu kitarasari korona to nkoitoi kumok

Kore piiyolou ltung'ani ajo keatai shilingini naitayaki te account inoo e kcb, keyari naapiwosh report te bengi aiteyolo ninshe inia bai ninshooyo nkarn inonoo pooki, ninshooyo nampaa inoo e account osianaa leropiyani naitayakii te account inoo, ninshooyo sii aitoki ntarikini otonobo onkata naitayaki ropiyani inonoo nukutum ninshe ateretuu